Tich ma aneno kadhi mbele ka en lony ma nyasani mar pidho jamni. Gin jamni mamiyo wa chak, gimiyowa pesa kata nyathi bende konyuolo be mano iyude pesa. Koro ma pith mar jamni ma mine, omiyo jii yuto maber en chiemo nikech chak en gima ber orito nyithindo, orito joma dongo kata joma yik gi osebedo mang'eny ma oseti igombo ni kaber to mondo gimadh chak mondo giyud gima del dwaro e saa mowinjore. Nikech chak itingo gund chiemo maber ma del dwaro koro en gima ber pidho jamni en pesa e saa mowinjore, en chiemo kendo owuoyo be iyudo mae en mbolea makonyowa rito puothewa mondo mi wabed kod keyo mabup.

Weche man kod nengo e gik ma aneno kagi magi gin olembe. Gima omiyo gin gi nengo, gin olembe gin gik mageng'onua tuoche Wan kaka joma dongo inyisowa ni ber ka wachamo olemo pile ka pile. A nenokit olembe ka gin kod nengo kata kopo ni ipuro gi ipuro rabolo ipuro watermelon, gik moko nika mang'eny makipuro gimiyi pesa to nengo magibedo go kendo ahinya ahinya to kawatiyo kodgi edendwa gibiro bedonua kaka rageng' mar tuoche. Olemo en gima ber ma idwaro niji duto te ocham kanyalore mondo wabed kod ngima maber mana miyo abiro wacho ni gik maneno kaa kaka olembe ng'eny gi gin kod nengo e ngimawa kaka

Ma en alot mar kabich. Alot mar kabich kaka ilose e aluorawa ka, idhi ing'iewo kodhi, idhi ing'iewe mana eduka mar jo agirikacha. Kaeto ikele, ka ise biro kode, to idhi ilude e seedbed, iluongo ni seedbed. Kama oting'ore gi malo ilose kaeto ilude kanyo. Koro ka iselude tirito moti moromo size maber tmaka koro idhi pidhe ka ikunyo ne bur, to ok oikre te. Koro idhi to ipudhe, ka isepudhe koka itimone spacing mowinjore eka´ikete e laini moro ka moro gi spacing man ekind laini wadgi gi wadgi to gi alot gi alot eka odongo maber kaeto en bende nyaka irite mana kod yath kigone kod doyo eka odhi miyi chiemo maber, eka odongo maber mana ka ilose maber.

Tijni ose lokore e aluora wa ka. Ma en green house. Green house en gima ber mamiyo tuoche ok donj e gik mopidh eiye, pe bende ok nyal kethogi, aneno ka oseloko karwa ka makata ng'ato nyocha aneno koyudo weche nyanya nopidho eiye. Oyudo nyanya maber nikech kata pe ok nyal goyo, tuoche maoko bende ok nyal donje. Naneno ka oyuto maber. Oyudo pesa malong'o mopogore gi ng'ama ne opitho apitha oko. Koro aneno kane oyudo gima owinjore kendo green house aneno ka en gima ber mayalo loko ngima ng'ato

Ka aneno pichani taneno mana jomatindo tindo lilo. Tobe aneno ka jomoko dwanoringi. Manyisoni ntie gima okni kare. Koro anenoni jogi chalo genZs togimomiyo gidwaringo nitie. Koro ma egimabire pacha ni gin genZs to nitie gima nie pachgi ning'is moko aneno karingo.

Ber ma iyudo kuom timo tijni en kedo ne ratiro mar oganda. Ikedo ne ratiro kiyango apiaya mondo ji be one ni adier, gima idwaro en gima kare. Koro samoro isewachogi mos, to otamore koro iwuok ilando ayanga mondo ji be ong'e ni gima kama, wase wuoye, gima kama ose wachi to ok nyal timore. Koro iwuok oko kae to ilando ayanga makoro jopiny te biro ng'eyo gima timore kod gima dhi mbele. Koro ber miyudo kuom timo tijni en ni ka imedo dhi mbele kitime ipo ka ichopo e duoko kata kaka wasebet ka wanene, kaji owuok ma odwaro ratichgi eyoo makare to ipo ka ratirono ochopo kendo jiyudo gima owinjore mane gidwaro ,atime esa mowinjore.

Ka anyalo neno ka bulo bando en gima dhi mbele kae ma kendo janyieo be nitie ma siemo bando modwaro achari be aneno moselosi moket kanyo minyalo kete bando ka janyieo dwaro, koro ka en kama nyieo dhi mbele to en mar bando kod maembe be nitie moket kanyo bando be en bando mang'ich ma kokobul minyalo yiero tichamo gi sano.